Kaja aiko pangasa aiteru alakiesile esukul e HELB ,ore enedukuya na kangasa ayiolo ajo kesile ompisaibaja iata e HELB ore eniare tipika mbarikinot ajo kesajata eaja itum alak kila olapa ana enaishoru ormushara lino.

Peyieu engas erikore eabori ayiolou nkabilaitin oltunganak neingori oleng orkuak lorbulunye peyie eyiolouni nyamaritin enye ofilebnaishori eretoto nanarikino ninche.